Gima nyalo rocho rakruok kod paro e oganda ka ng'ato dwaro thieth, en ni samoro ngima tek ma kata kaka inyayudo thieth makare nyalo tamogi. Koro gineno ni ngima tek ma kata dang' gikonyi onge. Emomiyo ginyalo loko pachgi, koro ka gineno ka imiyogi ting' mapek, koro ng'ato ok nyal mor kodi e gimoramora mitimo. Manyalo loko pachgi ma paro pogre e kind anyuola. Onge ng'aa nyalo gombo gima ber ne ngi, onge ng'ama nyalo gombo ngima matek, to kaluworegi kaka yore mag thieth tek, tinyayudo ka oganda moko loko pachgi.

Mokwongo en pango tiji e yo makare ma odiechieng' ka odiechieng' ing'e ni nyaka atim gini, ma kodiochieng' orumo koro mo sa apar sama tich rume to yudo kasetieko tijena mana pango kawuono te. Mar ariyo, en we tiyo gi simu, simu sana sana nyalo miyo ikos tieko tich e wang' sa. Koro nyaka ing'i ni simuni, sa tich ok onego bed ni an e Facebook, an e Whatsapp. Nyaka irieri arieya tir gi tich mitimo pile ka pile mondo kik ichuanyri gi jatich. Mano osekonyo sana kipango tiji e yo makare ka jatelo obiro ng'iyo tije mitimo, toyudo ka in ni kama kare. Ionge shida moro amora kuom tich manomiyi ni mondo itim. Isetimo gimoro amora.

Gimomiyo ok ahero tijni, nitie kijana moro ne gonwa ga mbaka manotiyo tijni. To negichokoga taka, yugigi. Koro nowachoga ni kagikalo e dhodi giyudo ka ionge to gimagiyudono ema gidhigodo kata obed wuoche wuochenino ema gikawa takataka. Kendo gima ne litna, nodwogo owacho ni, bang' timo tijni onding'e ne rame, obedo matuo, obedo gi tuo mar onding' gi kor. Koro kata sani pod en gi shida no endo, shida mar onding'. Oonge kwe, onding'e rame samoro kodwogo to lit. Koro tijni tek to tek kendo oramo del, ok ahere. Kasto mar ariyo, nowachoga ni kokene nolokore marotenge. Ne ochako ka gima tuoche osedonje nikech taka go gimulo gi lwetgi, yugi go gimulo gi lwetgi mokgitimo ang'o, ok giruako kata rageng' miluongo ni gloves ka e lwetgi. Koro en gi shida mang'eny ok ober sana.

Mokwongo nitiyokode e pur, ji ne puro, jo pur ne puro kode. Marariyo, kagisepuro to gikomo kode. Maradek, ka madhako tinyiedho kelo chak, kelo chak ma imadho kata ma giuso tek kelo negi ohala. Ma, mogik, okonyo kuom chiemo johala moko tere bucha, jomoko pidhe kaka ring'o. Gitere bucha kendo giloke pesa, e kaka itiyo kode.

Mokwongo adhiye puodho akaye, kasekaye takelo tamoye. Kasemoye motuo maber, tadine, adine, adine, kasedine kendo takwore maber kastamoye. Kasemoye, tadhi tarege, arege mogo mar nyuka, akike gomuogo gi bel. Manekaka anyalo chame.

Osiptende mang'eny mag sirikal, yudo thieth tek. Kendo mondo othiedhi e yo makare, iyweyo matek nikech inyalo dhi pimi tiyudi kata gi maleria. To onge kakinyalo thiedhi nikech yath. Tibende an'g nidhi adhiya ing'iew yath. Koro kaseng'e ni a kadhiye suptal ma sirikal, okayudo thieth maka, onge thieth madhi konya. Abende koro gima yo manyalo luwo, adhi adhiya, adhi e osuptende mag ji giwegi kuma ginyalo miya thieth makare kata katiyo gi pesa tayudo thieth maber mondo abed gi ngima makare.

Anyalo wuoyo gi jadung' gweng', mondo oluong mkutano, mondo kor ji owe dhi boto. Nikech jobotogo nego le sana san, kabisa. Koro inyalo luongo jaduong' gweng' gweng' mondo ng'atang'ata ma oyud ka tong'o le kaka apuoyo mondo okawne action makere. Nikech ka gin gidhi e bunge ginego le to onge gimitime to mano apuochego dhi rumo, ok ginyal bedo. Koro gimaber en ni iluongo jaduong' gweng' morito gweng', to luongo Chief. Koriwuoyo gi vijana, ma nyithindo mojende maboto ga le go. Mi sa asaya maniyud ng'ato kowuok gi guogi ni dhi lawo le e bungu, tibokawne atua makare mondo koro giwe re gi weche mag dhi tong'o le bungu eko.

Piny owacho ma Siaya onge dongruok moramora ma ka ning'iyo to ne gitimo, emomiyo ne gikawo namba e mibadhi. Ka gavana king'iyo tije mosetimo korochopo nyaka kuma gipingre gi jalupne manoyiero. Ok ginyal tiyo kamorachiel nikech koro ng'ani ber kakong'eyo kaka luwo kakotiyi gi pesa. Koro pinje ma Siaya en gweng' mane mibadhi okwako ahinya.

Nyithindo ni e klas kendo Japuonj puonjo, to aneno kowuotho kong'iyo books mag nyithindo mosetimo tich ma ochiwo e board. Moko bende ng'iyo board to ndiko, ndiko pod dhi mbele gi timo tich ma japuonj ochiwo. Mano e gima timore kaa, japuonj puonjo to nyithindo chiko, ng'iyo timo tich ma oweyo e board kasto japuonj wuotho ka ng'iyo tije gi ma gitimo go.

Apani wachomo kuma ber nkech ka nyathi ma ja praimari nyalo tiyo gi mbui maber, nkech kuonde tich mang'eny kata ibed manae yunivasiti nyakibedni ing'e kompyuta malong'o. Makata ibed mana ni isomo tich mar salun, be nyakibed mani ing'e kompyuta malong'o nikech ntie gik mibonyisi nikaw idhi ket e kompyuta. Koro kanyaneno kwachomo komaber kendo wachoni koro piny dongre makare. Nkech ka nyathi nyalo tiyo kode maber gi sani, kachopo koro kumobrochako timo tije tokobrobedo gi chochni moramora. Ibroyudo kotimo tichno e yo makare.

Anyalo ndiko barua, taoro kumadware konyno kata akete postal address kaka nioro ga chande. Mondo ayud kony madwaro nikech sechego ka simba ok nyal tiyo tadwaro kony, koro nyaka akete andik barua takow kumadware konyno endo.

Somo mag gwenge to pod nipiny, nikech inyalo yudo gweng' nyathi ma ja klas abich owe skul katochop mana e klas, grade eight tosewe skul. Koro kar somo to piny owacho onego otiye matek e gwenge. Nikech kata kidhi e skunde ma e ta, ma bombe go tiyudo ka gin gi gimoramora mar somo. To mag gwenge tiyudo ka pod nyithindo okoso, kata klas ok ber, oknie rang'i makare, rang'iny makare manego luong ni ma to skul mar sirikal. Koro kanyo to sirikal onego otiye matek mondo orie nyaka mag gwenge. Koro nyathi mane taon okonego pogre gi nyathi mane dala nikech jpuonj mapuonjogi to odhi skul kendo nigi rang'iny mamalo te. Koro gimoro ni pogruok mae skul mae taon mae ni dala onego obed mogore ni ka oridi somo nyaka e gwenge kendo jopuonj yudo gik ma ginyalo tiyo godo e yo makare.